Eng' yutokyu kotoku ketik nekikitil ketinito komochei keyoichi kiit nekikure grafting yo kigraftoni ketit ketilei kou chuto ketik chechang' chekigraftoni ko chebo lokoek cheterter biik ko graftoni ketik sikobit konyor lokoek chemokchinigei

Nito ni toku eng' yu ko chebololet chebololet kobo komonut mising' amun kororon eng' borto nebo chito kingobo tai ayoe boishoni kooli kiamin chebololet eng' imbarenyu ako kimong' chebololonik chekororon mising' bo komonut keminei chebololonik asikobit ialde inyorchigei chepkondok

Eng' pikchaini komito kametishek chetepsot ng'weny eng' sang' icheget komi koee chaik amun toku biriket ako mito kotindoi kikombok ane achome mising' aee chaik mising' ko chaik chebo cheko amun chaichoto bo chego koonyiny

Nitokni ko moshinit nekinyorchini komoswek cheterter moshini ni komuuch inyorchi benkishek anan inyorchi akot sipitalishek yo kechut benkit iwendi yutok korok itoune akichil kokonin risitit korok konyikany akoi kekur nambet nemi risitinoto kecherune moshinini